Matomoko, matunda maya metagwo matomoko gĩgĩkũyũ na mateithagĩrĩria kuongerera thakame magacoka magateithĩrĩria, matomoko nĩmateithagĩrĩria na maheaga mũndũ vitameni, vitameni C na vitameni A. Matomoko nĩmateithagĩrĩria mũndũ agĩtũrwo nĩ mũtwe atige gũtũrwo nĩ mũtwe na nĩ mega mũno nĩ mega maya matunda nĩ mega.

Itunda rĩrĩ nĩ itunda rĩa cukari na ngĩrĩrĩa njĩkaga atĩrĩrĩ, nyambaga ngonũra ikoro rĩrĩ rĩa igũrũ ngatigwo na ĩyo, na thĩiniĩ. Itunda rĩrĩ rĩ cama mũno na nĩ ndĩrĩendete, arabu rĩu ngaruta mbegũ icio ciĩ hau thĩiniĩ, ngacoka ngarĩrĩa. Ũguo nĩguo njĩkaga , nĩguo ndĩaga irio ici.

Mbica-inĩ ĩno ndĩrona mũtumia na mwana wake na, mũtumia mũmaathai marĩ na mũirĩtu wake. Marĩ na bata. Mũtumia mũmaathai nĩ ye areraga ciana ciake, akarugĩra mũthuri. Mũtumia nĩ we ũrĩithagia. Nake mũrĩtu mũmaathai, nĩ wendo, akoragwo e thaĩri ya wendo rũrĩrĩ-inĩ rwao.

Mũndũ ahũrĩra Zuri thimu duka-inĩ ya Safaricom amũteithagia na kũhoya huduma cia Safaricom ta kũgũra airtime, kũgũra bundles, kana kuona balance nĩ cigana. Arabũ Zuri nĩ ĩteithagĩria mũndũ, huduma cia Mpesa. Tuuge mũndũ atũma mbeca harĩ thĩmũ itarĩ-yo ũkũirĩgĩrĩire, na nĩ ateithagia mũndũ mũno.

Kũruta mbeca kũhũthĩra Equitel, ya mbere no ũhũthĩre ATM card yaku kũruta mbeca icio wĩkĩrĩte raini yaku ya Equitel. Wa kerĩ no ũthiĩ he ĩjenti ciao ũrute mbeca. Wa gatatũ no ũtũme mbeca icio kwĩ Mpesa yaku ũkĩhũthĩra raini yaku ya Equitel. Ya kana no ũhũthĩre kondi ya star two two four seven kũruta mbeca icio.

Mbicainĩ ĩno nĩ ndĩrona ngabana Anne Waigũrũ, ngabana wa Kĩrĩnyaga, na nĩ ndĩrona ndĩracoka ngona ndagĩtarĩ akĩmũthima Pressure nĩ getha arore kana nĩ normal kana ĩ igũrũ kana ĩ thĩ. Ndagĩtarĩ na nĩ ndĩrona andũ angĩ marũgamĩte haha mararora ũrĩa Pressure ithĩmagwo.